Ore entoki nagira aasa tenewueji naa kitodolu ajo eotok irng'anayio netabawua enkata nagirae aitayu neeku enkesare, enkesare etii etiiki tene wueji , egirae akesu apik apik, apik kulo baketi petumi duo ashom atimir arashu ainosa.

Ore ena naa kaitadamu enkata enkesare arashu enkata naoto irng'anayio netaa keji pee iteruni akes.

Ore kulo naa irng'anayio. Ore irng'anayio naa keret iseseni loo lntung'anak petum sana sana ataarare imoyiaritin ashu peetum ai fighter back nena moyiaritin naponu ajo ma maa ma nena najo maenu apudare iltung'anak arashu nena najo maetu affect iltung'anak .

Ore ele naa orng'anayioi, orng'anayioi oinyala kuna ng'uesin kutitik, sanasana naijo kuna naijo irmaat, niinyal metaa mekure inosayu. Ore ele naa olotaa ake penang'ari, naa kuna intokiting nikidolita, arashu kuna nkitarruot nagira ilairemok atum tenkaraki enkinyala ekuna ng'uesin, sanasana kuna ng'uesin kutitik.

Ore esiai orpukeli naa kedim sirkali neudu nkariak , nitaas iltunganak a , nitaas enkiremore naa keidim nibelekeny orpukel metaa osupuko. Ore sii enkae eidim sii serkali nebaiki naa orpukeli ashu yioloti anaa inoorpukeli eetae enkop naijo Egypt peyie idim anoto kulikae ee kulikae duarot teine wueji te eipirta enasiai orpukeli.

Etareto internet iltung'anak tenkata apa e corono tenkaraki , ishoo ninye iltung'anak naboisho , nitoki sii aisho iltung'anak nafasi naning'ie imbaa nagira apuo dukuya tolosho. Nidim sii iltung'anak ni access arashu nebaiki anoto orkilikwai ilo loing'waa sirkali eimu internet.